Kũringana nani kĩndũ kĩrĩa gĩtũmĩte gũkorwe na wongerereku wa iheo ici cia kũgũra, na andũ matĩrarĩa irio ici marugĩte mũcii nĩtondũ warĩrĩ, nĩũkoraga mũndũ nĩararuta wĩra obici kana nĩararuta wĩra handũ na thaa iria onete ciakũthii kũrĩa ĩĩ ndangĩhota gũkinya mũcii, kwoguo thaa irĩa enacio kangĩthii kamũkawanĩ kau kehakuhĩ agũre irio ici, gĩtũmi kĩngĩ nĩtondũ wa rĩrĩ, irio ici cia kũgũra ĩ nĩũkoraga iria nyingĩ cikoragwo cirugĩtwe kwoguo ona ũngĩthi hau ĩ nĩcirahota gũkũtharĩra mathaa gũkĩra hĩndĩ ĩrĩa ũrathii mũcii kũruga kwoguo weũ nokũgũra na kũria tondũ mathaa maku matĩkoragwa me maingĩ ũgu, thaa cingĩ nĩũkoraga andũ makoragwa manogu mũno kũrĩa indo iria ikoragwo mũcii kwoguo nĩmendaga gũcenjia irio iria mararĩa nĩkĩo mendaga gũthii nginya makĩgũraga irio mwena ũyũ wa nja gũkĩra kũruga, kĩndũ kĩngĩ kĩngĩtũma marĩe irio icu nĩtondũ wa thogora, thogora wake noũkorwe wĩthĩ namakagũra irio icu gũkĩra kũthii kũruga.

Ta riũ mĩtugo ya kũgũra irio ĩ, mũndũ nendaga gũcũthia bamĩrĩ ĩrĩa enayo, ta rĩũ wĩna twana ĩ nĩũmenyaga o mũthenya o mũthenya nonginya ũngĩtũgũrĩre mũgate kana keki, tondũ rĩũ twana tĩ ta gĩkũyũ, tĩ ta gĩkũyũ, tĩ ta gĩkũyũ gĩa tene tarĩrĩa matuĩkaga mekũrĩa ngima kĩroko, twana nĩtwendaga kũrĩa kĩndũ kĩega kĩroko na kanyamũ kena mũrĩo mũno, tondũ nĩgetha mabote kũhũna kĩroko, mathaa aya mangĩ nĩrĩo tũkoragwa tũkĩgũa irio irĩa ikoragwo ikĩrugwo nĩ agĩkũyũ, noũkore nĩtũrarĩa kĩtheri, tũkarĩa waru, tũkarĩa nginya mũkimo, tarĩu ũngĩkorwo ũkĩrĩa ngima ĩ, nĩwona twana nĩtwendete mũno kũrĩa mũkimo, twendete kũria ngima na iria, koguo noũgũkorwo ũkĩgũra iria, no irio irĩa cingĩ mũndũ nacuthagia andũa arĩa wĩ namo kana wĩna andũ nginya ma wĩra, nonginya ũngĩmarugĩra kĩndũ kĩngĩhota kũnyitia nda ta ngima na nginya nyama, ona mũgũrĩre wa irio nĩ ũcenjagia tondũ wakorwo ũkĩrĩa irio o imwe o mũthenya o mũthenya, koguo nĩgũtũĩka ũgĩcenjia kũrĩa irio.

Andũ nĩmakoretwo makĩruta wĩra bũrũri ũyũ witũ, na mĩcara yao ĩtĩkoragwo ĩhanene. Koguo ũngĩcuthia ta mũndũ ũrĩa arutaga wĩra wa moko, kwĩnamo nginya marĩhagwa nginya mbia nini ta magana mana o mũthenya, magana mana o mũthenya ũngĩcũthia mũndũ ararĩhwa magana mana o mũthenya ĩ na ena bamĩrĩ ĩ, kĩndũ kĩrĩa angĩtwara mũciĩ, kĩndũ kĩa mbere nĩ ta angĩgũra kamũtu, maguta na nyeni, nĩgetha ahote gũtigara na ĩgana rĩngĩ mũhukonĩ, ũngĩcuthia andũ aya makoragwa andĩke na mĩcara ĩyo ĩkoragwa mĩnene irio iria marĩaga bamĩrĩ ciao cikoragwa ngũrani na iria mũndũ ũyũ ararĩa. Nĩ ũkoraga acu marĩaga nginya nyama o mũthenya, o mũthenya, o mũthenya, na nginya makahota nginya kũnyua iria, ĩria rĩterĩkĩre nginya maĩ kana nginya matĩendaga nginya cai, nĩ ũkoraga makĩnyua iria na makĩnyua nginya juici na indo cingĩ ciakũgũra indo njega njega. No andũ aya makoragwa na mĩcara mĩnini nĩũkoraga mĩciĩinĩ yao mĩingĩ manyuaga cai nĩgetha karia kahote nginya gakore gekanini na cai ũkorwe wĩ mũingĩ nĩgetha mũndũ ahote gũkorwa akĩnyua cai ũcu.

Kwongererwo kwa maguta nĩ gũtũmaga nginya gũkorwo na wonekani wa irio tondũ wa rĩrĩ, kwĩna arĩmi makoragwa na mĩgũnda mĩnene mũno na mĩgũnda ĩno ĩtĩngĩhotwo kũrĩmwa nĩ andũ tondũ harĩa andũ marĩmaga tene no nginya mangĩhota gũtũmĩra macini. Macini ta karagita, na karagita gwĩ karagita gekĩragwo mwena ũyũ wa kũrĩma na kwĩnako gekĩragwo mwena ũyũ wa mbegũ. Rĩũ hĩndĩ ĩrĩa maratũmĩra tũragita tũu kũrĩma mũgũnda na kũhanda karagita kau gatũmagĩra ndwĩ? Gatũmagĩra maguta, koguo ona hĩndĩ ĩrĩa mũrĩmi ũyũ arendia indo nonginya angĩgeria gũtara irio iria atũmĩrire kũrĩma nĩgetha ahote gwĩkatĩa? ahote gũcokia mbia icu na baida yake kanini. Kĩndũ kĩngĩ nĩ rĩrĩ, ona rĩrĩa mũrĩmi aragĩra bataraitha kana nginya rĩrĩa aragĩra ndawa cia kũbubĩra nĩũratũmíĩa maguta kuuma mũcii na gũthii kũgũra na gũka. Kĩndũ kĩngĩ nĩ rĩrĩ, ona rĩrĩa irio cirarutwo kuuma mũgũnda cigĩtwaragwo mathokonĩ, citwaragwo na marori kana nginya ngari iria ĩngĩkorwo ĩhakuhĩ, koguo ngari ĩno noĩkoragwa ĩgĩtũmĩra maguta, kwoguo nĩũrona kwĩna thogora wa maguta wahanda.

Indo irĩa citũmaga, irio cia mũgũnda cikorwe na wagĩrĩru mwega nĩ, ũtonga wa tiba wa mũthanga. Nĩ ũkoraga rĩũc, mũthanga ũna ũtonga ũkoragwa wĩna irio njere kũu mũthanganĩ na icio nĩcio itũmaga irio cikũre na ihenya mũno, tondũ maũndũ ta bataraitha na ici cingĩ mũthanga wĩ mwega nĩ ũhotaga gũkũra irio ngũrani na gũkĩra cia mwena ũrĩa ũngĩ. Nĩ ũkoraga handũ haria hena ũtonga wa tiba, irio ciakũra na ihenya gũkĩra iria ingĩ na maciaro mao magakorwa nginya mena mũcamo wa irio cikoragwa ngũrani gũkĩra icio cingĩ. Kĩndũ kĩngĩ nĩ, abta mwagetha nĩaharĩa irio icu ikwiganĩrĩrwa, kwĩna cio ciganagĩrĩrwa nginya citirahota nginya gwĩka atĩ kũina rĩera nĩrĩo cigakorwa ngũrani gũici cingĩ. Ta rĩũ ona nĩ ũkoraga andũ arĩa arĩmi arĩa mahandaga indo ngũrani ngũrani okĩmera ĩ tĩri ũcu nĩũhotaga kũruta magetha mega tondũ ũtĩmenyerete kũhandwa o kĩndũ o kĩmwe o kĩmera koguo ũgakoraga irio icu cina ngũrani nginya gũkĩra irio irĩa ingĩ, ona kũndũ kũrĩa irio ihandagwa gũkũ gũkoragwa na ngũrani. Ta rĩũ nĩ ũramenya Mwea mũcere nĩũ ũmeraga wega mũno.

Karũgano karĩa ndĩnako nĩgakuma ndĩmũnini, ndĩmũnini nĩndathiaga mũgũnda gwĩkaria gũka ona tĩkũrĩma kana kũmũteithia, ndĩndonaga agĩka ũrĩa mũthee ũyũ areka ta haríĩ ũrona mũthee ũyũ anyitĩte tĩri akĩhana takaaratukania, na kwĩna kagunia ka white haũ ũgu, ndĩngĩuga kagunia kaũ ka white kena thumu, nĩndonaga gũka wakwa agĩka atĩrĩrĩ akĩthii na wheelbarrow ĩno na thumu, agatukania oĩrimani, oĩrimanĩ, oĩrimanĩ, ta harĩa mũthee ũyũ aratukania tĩei na thumu, arafu kana kwĩna tũmĩtĩ kana tũnyamũ tũngĩ nowakũruta nginya tĩrinĩ nĩgetha oke ahande, na nĩndedire kaũndũ gaka mũno tondũ wa rĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa atuĩkire kũhanda mboga, mboga nĩciahotire kũmĩra wega na cikĩũma cĩĩkĩrĩte wega, kwoguo niũ mwena wakwa nĩnyendete ũndũ mũno, tondũ nĩndonire afta kũruta wĩra ũyũ wothe arutire, nĩkwarĩ na tũmagetha twega na onake nĩahotire kĩonera tũmbia tũake twa matũmĩri.

Ũngĩcuthia mwena ũrĩa ũngĩ nĩ kũrĩme, haha gatagatĩ nĩ bathererie, na mwena ũyũ ũngĩ hena nyaki. Koguo ĩronania atĩrĩrĩ mwene mĩgũnda ĩno ĩ, areciria gwĩka ũndũ ũngĩ na mũgũnda gũkĩra gũtinda kũhanda nyaki kana gweterera nyaki ĩrĩme. Bata wa gũĩka ũgũ nĩrĩrĩ, nokoroa arenda kũhanda kĩndũ kĩngĩ kĩngĩmũhe tũmbia kana kĩngĩmũhe kana irio cia kũrĩa mũcii. Na, na bata wa gũĩka ũndũ ũyũ nĩ atĩrĩrĩ nĩekũhota kwona tũmagetha twega gũkĩra kũiga nyaki ougu ĩmere mũgũnda na gũtũma mũgũnda wĩkare taka ũtena wĩra na noũmũhe kĩndũ gĩa gũĩka atĩrĩrĩ, gĩa kũheaga bamĩrĩ yake, kana nginya yagwĩtungataga e mwene. Kĩndũ kĩngĩ nĩ atĩrĩrĩ, mũgũnda ũyũ nĩekũhota gũĩka atĩrĩrĩ, ũtonga ũyũ wĩ mũgũnda nĩekũhota gũtũma irio cikũre wega mũno, na nginya maciaro mao makorwe me mega, na nginya thĩna wa ngaragu nĩgũkorwo amĩninĩte. Na matigario ma magetha no amatũmĩre kũhe mbũri kana ng'ombe gũkĩra kũiga nyeki.

Okay, ngĩrora harĩa mbere nĩndĩrona ĩno nĩ bengi tondũ yandĩkĩtwe Standard Investment Bank, kwoguo ĩronania andũ aya makĩhũrũa mbica ũgu ĩronania kũna aruti a wĩra marutaga benginĩ ĩno kana gũtĩ aruti awĩra kũna aruti mawĩra makĩhũrũa mbica mehamwo na ageni mokĩte benginĩ ĩno, na nĩndĩrona kwĩna nginya baruni, kwoguo ĩronania atĩ kũna kaũndũ mekĩte nagagakorwa gekagĩrĩru, kwoguo mena gekeno kingĩ mũno nĩkĩo metanĩte hamwe ũgu, makorwo magĩka atĩrĩrĩ magĩkenanĩra hamwe tondũ wa kaũndũ kaũ, na nogũkorwa ona bengi ĩno nĩ bingo ĩrahĩngũrwo nĩkĩo ũrona andũ mena gĩkeno ũgu makonania kana nĩkĩo ũrona kwĩna baruni na kĩndũ ta gĩkeno ũgu kana bengi ĩno nogũkorwe ĩkinyĩtie mĩaka ĩgana ũna ĩrĩa marona nĩwega bengi ĩno nĩbatie gũkorwa andũ menagĩkeno tondũ wa mĩaka ĩcu yakinyia ĩkĩrutagĩra mũingĩ wĩra, na kaũndũ ka mwico noũkorwa bengi ĩno nĩahewa tũmbia tũngĩhota kũmĩambararia handũ hana na kũhota kwĩnenehia.

Nĩndĩrona kũna andũ mahangĩte raini marenda gũteithua mena gathĩna ũgũ, na mokĩte kũndũ gũkũ nĩgetha mahote gũtetheka na wathi harĩa mbere nĩũrahota kuuga thĩna waku nĩgetha ũhote gũtethua na watetheka ũkahota gũthii mũcii kana kũndũ kũrĩa wagĩrĩre, noũngĩaga gũtetheka noũtũmwe handũ hangĩ kwĩ andũ acukũringana na thĩna waku ũrĩa ũhana, kwoguo andũ arĩa mahangĩte raini ũgũ, mũndũ eterere ĩhinda rĩake nĩgetha ahote kũona harĩa angĩtetheka haha ũgu.

Kĩndũ kĩrĩa kĩrathi na mbere haha ũgu ĩ, nĩ ndĩrona kwĩna twana twĩna yunifomu na nĩ tũrageria gũtũmĩra mĩtambo ya tekinoronjĩ. Koguo ĩroneka gũkũ nĩ cukuru na gĩkĩ nĩ gĩthomo gĩa CBC, kĩrĩa kĩratũma twana tũhote gũtũmĩra tekinoronjĩ ĩno ĩrokire, na kũroneka kwina twana twĩrĩ tũroneka taka tũrahutia mũtambo ũcu. K oguo nĩkũonania kwĩna kaũndũ tũreka kana kaũndũ tũrathoma kana nginya nokorwa nĩgũteithania kũrĩa andũ matethanagĩa nĩgetha ahote kũnyita maũndũ kana kwonia twana tũtũ tũngĩ twĩrĩ tondũ ona tu nĩtũrorete haũ ũgu, tũkĩona harĩa kũrathi na mbere. Na thutha kwĩna andũ maroneka ta andũ anene okorwa acu nĩ arimũ mao, marageria kuona kana twana tũtũ ĩ, no tũrahota gũtũmĩra nyamũ ici kana notũrenda gũtethererio. Na kũrora mbica icu nĩ ronania twana tũu nĩ twendete mũno gũtũmĩra tekinoronjĩ tondũ ũgu tũrorete hau gũtĩmũndũ arorete nja, anga niarageria kwona oharĩa mũndũ marathiĩ na mbere hau ũgũo.